Kinde mokwongo manatugo tijni, nawinjo kamor kabisa nikech en gima kweyo paro bang' kinde mag ng'eny mag timo tich mamoko kendo ka iromo gi joweteni kae kitugo kanyakla kodgi, to pachi bedo mokwe kendi iwinjo ka chunyi mor nikech en gima kweyo paro kendo oketo ng'ato nyalo winjo ka paro mang'eny manonyalo bedogo chon dwogo makwe kaluwore ni en gimakonyo chuny mondo obed mamor.

Ka irango pichani to nitiere nyithindo matindo kendo nitiere computer bende embelegi. Etijni idwaro ng'at mangi ng'eyo manyalo puonjo nyithindo tiyo kod computer. Bende idwaro ng'at mosomo puonjo eyor tiyo kod computer. Gige tich ma inyalo dwar etijni gin kaka stima makelo power mai mar ma itiyo godo e computer kendo gik machalo kaka oboke mangi ma ma mondik maber manyiso kaka itiyo kod computer chakre step mokuongo nyaka mogik.

Ka irango picha ni maber ineno ka magi chiemo moted e yoo mayot midendo kod dho ngere ni snacks. Kit gini ma ahero en ni ting'e yot kata ka ne idhi e wuoth moro. Ok ochand ich kendo bende ok oting' chuny kani chame, omit kendo inyalo madhe gi math moramora otede e yore mopogore opogore kendo ma keto tich mayot nikech inyalo yiero kit yoo ma idwaro ma idware godo .Ober kendo nikech inyalo ting'e ma ok idwaro gik machalo bakul kata ma ok idwaro san moramora ma ikete kaluwopre ni en e jwala mosekete tayari

Ka irango pichani maber to ineno ka nyathi manyako ni orwako ogudu kaachiel kod law ma idendo gi dho ngere ni graduation gown. King'iyo alworane tineno ka jokmanie alworane mor, mae nyiso ni nyathi manyako ni otieko somo kendo koro ichiwone otas mare manyiso ni otieko somo e mbalariany. Amor gi tijni nikech ka ng'ato otieko somo, to kelo yot mondo omi oyud tich maber manyalo konye e kit ngimane. Kendo bende omedo rieko e yore mopogore opogore kaka mag manyo pesa kaachiel kod bende ng'ado bura makare kata ng'ado rieko makare e kit ngima ndano mondo otim gigo makare nikech koro ong'eny gi rieko kaluwore ni osomo. Ma bende medo jonyuol mondo omor kaluwore ni nyathigi ma negichulone omenda osomo ma otieko. Tich mar somoni bende kelo luoro kata kidendo gi dho ngere ni respect e kind dhano makoro gineni ni in ng'at moro maber manyalo medo nengo e society.

E gwengewa nitiere riwruok machalo kaka USAID, TIKO, DREAM GIRLS, AFYA HALISI kaachiel kod ADRA matimo arita mar tuo mar HIV. Tiko tiyo kod nyiri matindo machakre higni apagabich nyaka higni prariyo gang'wen kagikonyogi e yore mag ritore kidel kaachiel kod weche mag family planning. Dream girls bende konyo nyiri ma hikgi pod tindo e yore mopogore opogore ma achiel kuomgi en arita mar tuo mar HIV. Afya Halisi be konyo nyithindo manyiri kaachiel kod jokma pod tindo machwo e weche mag pimruok e tuo mar HIV. Adra bende en riwruok mar jokanisa ma seventh day adventist makonyogi e yore mopogore opogore mar arita kod tuo mar HIV AIDS.

Ka irango picha ni maber to ineno ka jii ariyo mobet kagi chalo kagima wuoyo ewi gimoro .To ng'at machielo morwako law marachar ma dichuo ni chalo laktar kendo ochalo ng'ano mawuoyo e yor gimoro. Tijni nikod nengo e aluora nikech mokwongo okonyo jii ng'eyo chal gi e yor tuoche mag ayaki. Kendo bende okonyo gi jii ng'eyo kaka ginyako geng'o lando tuo mar ayako koa kuom ng'at machiel kadhi kuom ng'at machielo. Kichaki ng'iyo maber tijni konyo jii mondo ging'e kaka ginyalo ritore e kit ngimagi kata nyaka e yore mag pango nyuol.

Kirango picha ni maber tineno nyathi matin ni kachalo kagima olase. Manyiso ni otuo matek kendo odwaro kony. King'iyo aluora ne tonyiso chan kaluwore gi kit gigo maniealuora ne kata kaka kitanda ma obetie no. Kichak ing'iyo ng'ama ni ebathe marite pochalo ng'ama paro matut kendo kaparo tonyalo bedo no oparo kaka onyalo yudo pesa mapiyo mondo nyathine oyud thieth makare. Kendo kaluwore ni daktari kata laktar machiegni kode onge ma be nyalo nyiso ni gikoso pesa kata gikoso gimoro ma idwaro mapiyo mondo giyudi kaka gikonyo nyathini.

Ka irango pichani maber, to ineno ka nyiri mabeyogi orwako lewni machalre. Gima dikelo mor e pichani en itimo arus kae. Arus nigi gik mopogore opogore machalo chiemo, machalo math mopogore opogore, kasto dhano bende ma a kwonde ma opogore opogore oromo kendo ji miel ka gimor ni nyako kod dichuwo riwore kanyakla, mondo gilos familia gi. Arus en odiochieng' maduong',kendo ji mor kabisa gi gik matimore eiye.

Ka in e mbaka gi janyieo mangi ich wang' tem iwinj gima otemo wachoni. Ka ok omor gi kaka utimo gigeu kata kaka uuso gigeu, to winji kasto item lerone gimomiyo itimo kamano. Sama iwuoyo kode, bed mamuol kendo iwuo kode e yo maber kitemo nyise gigo momiyo gigeni ringo kaka giringono. Wuo kode maok oneno ni ichaye kendo iwuo kode e yo manyiso ni iwinje kendo iwinjo kaka okelo. Wuo kode bende e yo manyalo nyiso ni en gi nengo kendo pod ugeno kaka ng'ano ma janyieo.

Kang'ato timo tijni, onego orwak abuog rombe makonye mondo kik ong'we gigo maricho manyalo hinye e kit ngimane. Bende onego orwak ovarol makonyo dende mondo kik riwre gi kemikols madihiny pien dende makelne tuoche. Onego ng'at matimo tijni bende rwak wuoche mondo kadipo nonyalo nyono gikmaricho to kik ohinyre madikelne tuo.